Ũtegi wa thamaki nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩ bata mũno, rũrĩrĩ-ini rwakwa rĩ, andũ nĩ mategagia thamaki, nĩgetha mone gĩa kũrĩa. Nĩ amu thamaki ici nĩ cio irio cikoragwo cia o mũthenya na nĩ irio mũndũ angĩhota kwĩhoka nĩ ũndũ wa ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ningĩ ũtegia wa thamaki nĩ ũheaga ategia mbeca, rĩrĩa mathiĩ kwendia thamaki ciao mĩkawa-inĩ ona kana matuka-inĩ. Ũtegi wa thamaki nĩ ũrĩ bata mũno.

Harĩ maũndũ maya, ũndũ ũrĩa mũno ũngenagia nĩ ũtwarithia wa gatarũ. Gatarũ nĩ gakoragwo na ũhoti wa kũrera maĩ-inĩ na gagathiĩ o handũ haraihu gategũthiĩ maĩ-inĩ thĩ-inĩ. Kaũndũ kau nĩ kangenagia mũno nĩ gũkorwo ũyũ nĩ ũndũ wahotire kuonekana na ũkĩhota gũtũmĩrwo thĩ-inĩ wa ũtegia wa thamaki, kana gũthamia andũ kuma gĩikaro kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ. Ningĩ-rĩ, andũ no matũmagĩra tũtarũ kũringa iria magĩthiĩ mwena ũngĩ wa iria.

Ũhũthĩri wa solar nĩguo ũkaga meciria-inĩ makwa hĩndĩ ciothe ndona kaũndũ ta gaka. Ũhũthĩri wa Solar nĩ gũtũmĩra tekinoronjĩ ya kĩrĩu kuoya hinya wa riũa na kũutua hinya wa thitima nĩgetha ũhote gũtũmĩka mĩciĩ-inĩ maũndũ-inĩ ngũrani ngũrani ta kũruga, kuona ũtheri na gwĩka maũndũ maingĩ marĩa matũmagĩra thitima. Ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ rũrĩrĩ rwakwa.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-ini rwaka ũkoragwo wĩna ũguni mũingĩ mũno, nĩ tondũ mahiũ ni mabataire kũheagwo dawa, ni getha makahota gwithai gwĩthaitĩra kumana na mĩrimu ĩrĩa ĩmagũmagĩra; ta kĩhuruto, kana homa. Kogwo rĩ, ũndũ ũyũ ũbatiĩ gwĩkwo maita maingĩ harĩ nyamũ iria cigagwo mĩciĩ nĩ getha cigitĩre mĩrimu. Ũyũ nĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ wa bata mũno, nĩgũkorwo ona nĩwongerere nĩwongagĩrĩra maciaro na o ũrĩa ngũkũ ici cirathiĩ cigĩkũraga, cikoragwo cigĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ũrĩithia wa ngũkũ, ũrĩithia wa ngũkũ cia matumbĩ ona cia nyama, mũno mũno ngũkũ iria ciĩ haha cironekana nĩ mĩera na jogoo iria cirĩithagio nĩ tondũ wa matumbĩ, ũrĩithia wa ngũkũ ũhanĩkaga icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri witũ, ũrĩ bata mũno nĩ gũkorwo nĩ ũheaga arĩmi mbeca o na matumbĩ marĩa marĩaga. Kũguo ũrĩithia wa ngũkũ ũhĩmbĩirio nyanjara-inĩ nyingĩ kũrĩa gũkoragwo na ũrugarĩ tondũ nĩguo ngũkũ ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ na ĩkahota gũtũra wega.

Kũrĩithia tũcui, nĩgetha tũtuĩke ngũkũ ng'ima harĩ bata mũngĩ mũno. Tondũ ici nĩcio ngũkũ irĩa ciokaga cigatuĩka nĩcio cigũtũhe matumbi na no irĩa ciguthiĩ gũthĩnjwo, nĩgetha ituĩke nyama. Ũndũ ũyũ ũribata mũno mũno harĩ arĩmi, tondũ nĩho monaga ũboco wao. Ningĩ rĩ ngũkũ nĩ kĩndũ gĩa bata kĩrĩ mũciĩ, nĩ gũkorwo nĩgĩkoragwo gĩkĩrĩa irio irĩa citigarĩte riko-inĩ kana rĩrĩa andũ marĩa irio matigia magacihe. Ũguo kũrĩithia ngũkũ-rĩ nĩ kũrĩ bata mũno.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ ruitũ ũrĩithia wa ngũkũ nĩũhĩmbĩirio mũno. Arĩithia arĩa marĩithagia ngũkũ gĩcigo-inĩ gitũ nĩ makoragwo magĩka ũndũ ũyũ na wendo mũingĩ nĩ gũkorwo nĩ makagĩra ngũkũ ciao ciaga njega iria cigitagĩra nyamũ ici kuumana na thũ ciao ta ciihũ na ngui. Kũoguo rũríĩrĩ-inĩ rũakwa andũ marĩithia ngũkũ nĩmacirĩithagia na gũcigitĩra mũno. Ningĩ macirĩithagia nĩ tondũ wa matumbĩ kaingĩ ona gũtuĩka no gũkoragwo na ngũkũ iria cirĩithagio nĩ tondũ wa nyama. Nyama ya ngũkũ nĩ ĩkoragwo na ũguni mũno harĩ mĩrĩ itũ, ona matumbĩ-rĩ nĩ mega mũno rĩrĩa makinya nĩ makũrĩo.

Hakinya nĩ hakũruta mũndũ kũrĩithia ngũkũ, wa mbere ingĩamba ndĩmũbundithie ũrĩa ngũkũ ĩtũrĩkagia tũcui tondũ tũcui tũtũ nĩtuo tũgimaraga tũgatuĩka ngũkũ, ũndũ wa kerĩ ingĩbundithia mũndũ ũrĩa tũcui tũreragwo na mũthemba wa irio irĩa tũcui tũrĩaga nĩgetha tũkinye gwa kũigana na kũgimara gũtuĩka ngũkũ nene. Wa gatatũ ingĩbundithia mũndũ ũyũ ũrĩa ngũkũ ĩrĩaga irio yakinya nĩ yagimara nĩgetha ĩrekie matumbĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ nĩ wega mũno na harĩ bata mũno kũmũbundithia njĩra ĩrĩa ngũkũ ĩbatiĩ gũikara kĩaga-inĩ na ũtheru ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo wĩ kĩaga-inĩ tondũ gũkorwo ũtheru nĩ wa bata mũno harĩ ngũkũ. Ningĩ ngũkũ nĩ ĩheagwo dawa nĩgetha ĩhote gwĩtiria mĩrimũ, kũguo-rĩ, nĩ gũbundithia mũndũ, dawa ĩrĩa abatiĩ kũhe ngũkũ ciake nĩgetha cihote gwĩtiria mĩrimũ na cihote gũkorwo na mĩrĩ mĩega. Ũndũ wa mũico, ingĩmũbundithia njĩra njega ya kũiga matumbĩ marĩa ngũkũ ciake cirarekia. Ningĩ nĩ wega mũno o mũndũ wothe aririkane kĩndũ gĩothe kĩega nĩ kĩrĩ thogora ũguo-rĩ, ũrĩithia wa ngũkũ nĩ ũbatiĩ kũrutwo na njĩra ya wendo na njĩra ya wega mũingĩ mũno nĩgetha yagĩrĩre.

Ũkomereria wa matumbĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rwĩkagwo na njĩra ĩmwe, harĩa ngũkũ ĩigagĩrwo matumbĩ mĩrongo ĩrĩ na rĩmwe, ĩkarekwo ĩmakomererie nĩgetha ĩmahe ũrugarĩ matũrĩkie tũcui, ngũkũ ĩno igagwo handũ hena ũrugarĩ, handũ hatarĩ na inegene, handũ hehithĩte, na ngũkũ ĩno yakinya nĩ gũkomereria matumbĩ, ndĩkoragwo ĩkĩrĩa gwa kahinda rĩa thikũ mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe, ngũkũ ĩgũkomereria matumbĩ, ĩkoragwo ĩigĩtwo handũ he handũ hega nĩgetha kũmĩgitĩra kumana na thĩ, ningĩ ona tũcui twatũrĩkio rĩ, tũtikagomane na thũ kana kwonana na indo i maũndũ marĩa mangĩthũkia rĩrĩa tũcui tũtũ, ningĩ tũcui twarĩkia gũtũrĩkio nĩtwehagĩrĩrio harĩ ngũkũ ĩno, tũkarĩithio nĩ mũrĩmi na njĩra ĩrĩa akwenda, ona kana mũrĩmi akarekereria ngũkũ yake ĩrĩithĩrie tũcui tũtũ, no njĩra ĩrĩa njega nĩ ya kũrekereria ngũkũ ĩrĩithĩrie tũcui tũtũ.

Ngũkũ kũrengwo mĩkanye nĩ ũndũ wa bata nĩ tondũ ngũkũ iria irĩaga matumbĩ, nĩ ithũkagia matumbĩ ma mũrĩmi na njĩra ya gũkanya. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga ngũkũ ĩkinyĩre ha kũrengwo mũkanye. Indo iria cibataragia nĩ magathĩ nĩgetha, magathĩ meho magũrawo nduka-inĩ ma kũrenga ngũkũ mĩkanye. Harĩ ũndũ ũngĩ ũtũmagĩrwo nĩ arĩmi kũrenga ngũkũ mĩkanye, maũndũ maya mangĩ mekagwo nĩ ta gũtũmĩra cuma, ĩgaikio mwaki-inĩ, ĩkahiũhio na ĩkaigĩrĩrwo mũkanye-inĩ nĩgetha ngũkũ ĩnyihanyihĩrio mũkanye ĩtige kũrĩa matumbĩ.

Hakinya nĩ kũharĩria mũcere, ũndũ wa mbere hagĩra maĩ riko ũreke matherũke, Oya mũcere, ũũthambie na ũũcunge, nĩgetha ũwĩkĩre maĩ-inĩ macio maratherũka. Thũtha wa ũguo ĩkĩra cumbĩ na ũkunĩke mũcere waku, Ũhe kahinda ũtherũke na ũhĩe, ririkana gĩthimo kĩa maĩ gĩbatiĩ gũkorwo kĩrĩ maita matatũ ma mũigana wa mũcere nĩgetha mũcere ũyũ ũhĩe wega. Gĩthimo gĩa cumbĩ gĩbatiĩ gũkorwo gĩ kĩnini nĩgetha mũcere waku ũkorwo wĩna mũcamo mwega.

Mũtũrĩre-inĩ wa o mũthenya, indo ici nĩ itũmagĩra, citũmĩkaga kũruga irio, na kũongerera mũcamo mwega harĩ irio, thĩiniĩ wa mabura ma mwanya, indo ici nĩ itũmagĩrwo kũruga irio nĩgetha irio cikorwo cirĩ na mũcamo mwega.

Ũrugi wa cabaci nĩ ũbataraga wĩra mũingĩ cigĩgakinya nĩ kũhĩa. Wa mbere ũkoragũo ũrĩ gũkanda mũtu, mũtu ũkandagwo na maĩ mararu, na ũgekĩrwo cumbĩ, ũgakanda nĩ getha ũtuĩke mũtu wa kũruga cabaci, thutha wa ũguo rĩ, ũtinangagia mũtu ũyũ mũkande thĩinĩ wa tũcunjĩ tũnini tũigana ngundi. Tũcunjĩ tũtũ rĩ, nĩtu woyaga mũtĩ wa kũgaragaria cabaci ũgatũhe shape ya gĩthiũrũrĩ, ũkahagĩra rũgĩo mwaki-inĩ, na ũkambĩrĩria kũũmithia cabaci ciaku. Kũũmithia nĩ kwa bata mũno nĩ gũkorũo nĩ kũheaga cabaci shape ĩrĩa yagĩrĩire na cikahota kũũmĩrĩria wega igĩgakinya kũrugwo na maguta. Ũndũ wa mũico rĩ, cabaci ĩrugagwo ĩgekĩrwo maguta, na gũthiũrũrũkio rũgĩo-inĩ nĩ getha ĩhĩe na mũhĩire ũrĩa ũbatie .Cabaci nĩ irio njega mũno ũrĩ thĩinĩ na mũno mũno mambura-inĩ ma mwanya harĩ rũrĩrĩ rwitũ.

Mĩrĩre ya irio ici ĩkoragwo ĩrĩ ĩngũrani kũma rũrĩrĩ ngĩnya rũrĩa rũngĩ. Irio ici-rĩ, no cirĩanĩrio na irio ingĩ mĩthemba mĩingĩ ta ngima, mũcre ona kana cabaci. Irio ici nĩ cikoragwo na cama mũno rĩrĩa ũrarĩanĩria na kĩndũ ta ngima nĩ gũkorwo nĩ cikoragwo na ũguni mwĩ-inĩ na ningĩ ona ũkĩria nĩ ũiguaga nĩ kĩndũ kĩrĩ na cama mũno. Rũrĩrĩ-inĩ rũakwa-rĩ, nĩ tũri na ũmenyeru wa kũruga irio ici na nitũcirugaga na njĩra nene hĩndĩ ya mambũra ma mwanya na hĩndĩ ĩrĩa tũraigua tũhũtĩte tũkenda gũkenerera irio njega. Ici nĩ irio cia imwe iria cikoragwo ciĩna cama mũno.

Irio ici iharagĩrĩrio na njĩra ya gũthĩo. Ithĩagwo na macini ĩtũmagĩra thitima ĩtagwo mburenda. Ũtinangagia thibinanji kana nyamũ iria ũrenda gũthĩa, ũkamĩkĩra mburenda-inĩ na ũkagwatia nĩgetha ĩthĩe na cihane maĩ, na cigĩthiaga na mbere gũthĩa, mũndũ ongagĩrĩra maĩ mũigana mũnini mũnini nginya rĩrĩa cigũtuĩka ũcũrũ. Ningĩ ciatuĩka gũtuĩka ũguo, ciĩkagĩrwo mbakũrinĩ nĩgetha mũndũ ahote kũrĩa.

Kũrĩa matumbĩ nĩ gũbataraga njĩra ĩmwe ya mwanya mũno nĩ gũkorwo no nginya wambe ũrute ikorogoca. Ikorogoca nĩ ngothi ĩrĩa ĩkoragwo ĩ itumbĩ-inĩ. Thutha wa gũtherũkia, waruta ikorogoca rĩrĩ, thĩiniĩ hakoragwo harĩ na itumbĩ rĩa rangi mwerũ na thĩiniĩ hakoragwo na mũruru ũrĩa ũkoragwo na rangĩ wa yerũ. Itumbĩ rĩrĩ nĩ rĩrĩ mĩrĩre ngũrani kũringana na ũrĩa mũndũ arenda. Ũndũ wa mbere no ũrĩrĩe na cumbĩ, wa kerĩ no ũrĩe na nyanya na gĩtũngũrũ gĩtinangie. Nĩ ikoragwo ciĩ na cama mũno irio ici rĩrĩa cirarĩo na cumbĩ kana nyanya na gĩtũngũrũ kana karĩa twĩtaga kachubari.

Karũgano karĩa ingĩmũganĩra kegiĩ irio iria ihiũhagio na microwave, nĩ karũgano kamwe kangĩaria ũhoro wĩgiĩ irio ici, na oru ũrĩa cikoragwo naguo. Microwave nĩ ĩtũmagĩra thitima, ũndũ ũrĩa ũtũmaga irio ici cihiũhio na njĩra ĩtarĩ njega, na njĩra ĩtarĩ ya kĩmerera. Irio ici no cikorwo cirĩ na mathĩna mĩrĩ-inĩ itũ kũguo rĩrĩa twacihiũhia na microwave nĩ cikoragwo citarĩ njega mũno, ningĩ ũhiũhia wa irio na microwave nĩ ũmwe wĩkĩtwo ũthuthuria na ũkonekana ti ũndũ ũrĩ mwega mũno mĩtũrĩre-inĩ na mĩrĩ-inĩ ya andũ, gũkorwo nĩ ũthũkagia mĩrĩ.